Ma en yor mako rech. Maitiyo kod oniamblo kata onias. Ikete olum to idhi ichiko godo rech e aora, kata nam. Kendo kichiko godo maber ma ok oket e yath kama to iyudo rech mangima, ma ji chamo kendo itero e chiro ka rech pod ngima rech maber. Itiyo gi olou e dho nam. Rech ti dhi ti uso to kelo pesa.